Elen indoger pichaini abwote ole inoni ko tumotet nekakimin ala che kakimin en impar asitau imin tumotet koyoche itau itutan tumotet en betit ak yan kakorut isipte koba imparengung ne kaitem ko karanit ak iminate ak yan kakorut kosich itiknekit mut yon inam isember ak itotyinoti timto ak ikany kityo kota koet kodich balalenik cheechen ala sogek che lebelen ak inyoinam ibutotee chekorut cheu che kasab che chotet kiguren makwekwee ak yan kakolelebekiutun aka yan kotolelyonitun kora inoibutote sogek ak inde kinuet ak ibagate ko tolelyonekitun en kinuet ak inam imongu ak isegen komong chemengechen cheu sukuma chan jakitilatil (puse) yan karitar itilotili inam icheng emait ak imaa koyomyo kabisa inam iyum alan inde gereguk jobur en yotet asimoiyeso ak ina icheng neioldechini ala ina ioldechi bik che boisioni tumotoniton.

Ole onetitoi chito ole kiyoito ni bo ripet ab negoo abwotyini netai ala amwochini kubet ab neko ko karan missing imuch inyorchi kei kelchin isich rabinik che imuch iboishen en sobengunng ialen tetaa ,imparet ala ko garit ala ko kit agetukul ne imokyinikei olekiribto ne ngechiryet keripe kengotyin ole ogeten ala kechechin suswek che ome ak keripe ketope jebite amana tyongik ala amanm miondo en yuu ko werto ne bite nechik che ngechiryet neomongu ole bite chebo gerbesik ala bite asimanam gerbesik negoo.

Ole onetitoi chito ole kiyoito kasini ni bo chaik en kokwet onete olenchi chaik komokibute kityok miten ole kebututo kicherunote sogek chekongotyo ak kewichinote ityonded nekokikonin kotor konyi ala koam kebiman ( puse) bik cheokere en yuu kobute chemite impar asikonyorcinen kei kelychin kosich rabinik che boishoni en sobenywan indamin kan kobokoyo kazini ko komoche rabinik che imuch koboishen kalen kit ne komokyin kei ala kosomesanen lok chwak.

Kit nenyone metinyun indoor inoni abwote ole en iyeu komwete kamatichu negoo che are che imuch chekanam kimitek ala chetinye tyogik en borwek chwak ko mwete asikobar kerichek chemweten sla sikosyo kei tuguchote che kanam nechu mitrn werto nemiten taban ak inei nrtagu kele imutu artet agetukul kemweten yuu kotor kobek

Temetab mbar kobokomonut missing amun mbaret kokararan yongakitem yon imoche imin tukuk en mbar cheu bandek, marakwek, miwek, ngwek ak tukuk alak chechang chemuch iboisien isich rapinik cheiboisien en kong'ung'et ala kochepo sugul denishek ak cheialen kit neimokyinige aketugul en kong'ung'et en sobeng'ung atkan tugul, yangaketem mbaret kokararanit kou ineni ikany kityo koit kasarta nekimine tukuk alan yongokoropon inyoiminate minutikuk cheimoe imin en mbar akikany korut ,yongokorut inyoinam isemberate akitutchini timto akipakakte kotakoechekitu akoi logoek alan kosich chekimoche keput akiput akiib kopaa koo alan ibir ibor akialde alan ikonor en ko ikanyen beit kwo parakiat ialde akiboisien iyaen kasing'ung neimoche.

Kit neobwote indoger boisionni obwotee olee boisionni ko minet ab maragwek aka minutik en ibarok yoken kokwet nyon ketau getem imparet koba kokararanit yon itau ko imuch ilulen tertaa itemen eeik ala itemen eut kota ko kararanit ak itaiketyi itemmatem kotaa ko karani ak yan kakotwo inyoinam igererate lainishekaka ibalatee geringinik ak iwirchinot maragwek ak itubotee ak ikany an wiikit aenge aka wiikishek oeng yan kakorut inyoibit chebo timtoak chebo kutyet ak yan kakotwo chotet koechekitun kosich itik ala borowet inyoisemberatee ak ibit chebo kutyet , koristo ak chebo taptet ak ikany kityok koruryo minutik guk che kemin en impar asibut ak ialde ak inyorchinen kei kelchinchebo rabishek che imuch iboishen ialen tuguk chebo komonut en sobet ngung kou imparet, tetaa alan ialen bilotisheken taonishek.

Tuguk cheimile bik en yuu che ogere ko tuguk che kakiyo en soburyet cheu chaik akekren muget nekokinde tuguk barakyandenyi cheu banyek o kakilalen ole ma maa kakitegan getik ak kinde saboryet netot kolul kora ingilole tuguchutet kakiboishen negiten neo kodogo en ikoo nemoe kokerkei ak kibagegee kiyoen tuguchuton ako tagu kukobur tugutet kotolelyonekitun en saburyet mii chebiriren un nekakinde sumu.

Kerenyun indoger ichechu anyone olelen ko ingogenik sigengeit ala kot nekakitekyik ingogenik chemiten ori iyeuole itaundoi ole kiboito ingogenik ko yoche icheng sigengeit ak icheng getik itejyinen kot ingogenik ole rue ak ial ingogenik che imoche ya karial ingogenik komoche tuguk cheome ko yoche ibaiolchi en dukoshek ala ichegchi en kaa olono ak iribonu kata kolok ingogenik imainik ikochi koshep ak kokeny aret ak irip areechoton kotakoechekitun koikei kamatichutet ak konam kolok ak ichek ako kokeny arek alak akotestai kochang ingogenik guk cheibo e kongug ako imuch iboishen ingogenichuto ialde ak itaen kasit ne imoche iyaen ake.

Bo komonut baet ab ingogenik amun ingokyet ko imuch kokonin mellito ala kokonin rabinik che imuch iboishen iyaen kasit neimoche koi mara imoche ialen imparet tetaa ala iyelen kit agetukul ne imoche en yuu ko dakitati ala chito ne ikochin janjoo ingogenik chik asimanam miondoo asitya ko maywa ala sibabar ingogenik chik chekirip en koninet . Asitao irip ingokyet koyoche itinye tuguk cheome ingokyet kot nerue ak tuguk che iboen ingogenik nitet asimarujut ala asimaibur komaam kii.

Bitunat missing koroi en forenoon amun koroi keboisien ala kimine asiikyam kyialda ak kenyorchinen kei kelchin kesich rabik iboishen iyaen kit neimoche iyaen (puse )kimine keswechu bo ibyasinik en imparet netoltol negararan ole monome bek asinyorchikei rurutik chekororon chebo ibyasinigug ichechu ko keswek che koron chebo ibyasinik che imuch imin chito akirip kota korur ak ialde ak isich mii keswek che terter chebo ibyasinik chekemine chenomekei ak komoswek che imiten olekimindo tuguchu kekerere lainishek ala iyebatee geringoik ak inyoindeote imbolea orit ak indee ibyashat ak itub ak ikanya korut yobo negit oeng yon inyoimut ak itub kora asikochang ala asikobasak en oritlokoek ch iyee koroitet.

Lakwani ogere korongu morshik chemi sotet korochni ikombenyin netagu kele komoche kota kwomos ala kwam amitwokichik chekochop indeed ole kitaunda kirure mursik en sotet ko yuche icheng sotet ak isut ala iun koron koba kotililit ak ima en asitaa kot kosai ak icheng itet nekisuten sotet ne notet kekuren itet ala getit agetukul ne mangwan nekisuten imuch iboishen machakwek ala getit aketukul ne mo soget ak kelyot kityok ak ichuchukan cheguk che lakangwek cke kechumusan ak ibakach kokatitekitun en soburyet ak irokyi sotengung ne karisot ko kararanit ak ibakatee en kasarta nebo betushen somok ala kwangwan yon icheru ak irongoo mursiguk che kokoruryo ak kokoronekitun .

Ole bitundo imainik en korenyon ko yan kakibai ingogenik chechang che launched imuch inyorchinen kei kelchi ala imainik chechang cheu churches ioldoi ak ibaialaten imainik alak ala iboishenialen jit neimoche kiboe ingogenik asinyorchikei imayat magai inyoru imayat buj komonii ingokyet imuch ibai nemingin ala neo ak irip kotaa konam kolok icheng ipsoiwet neibure tugul(puse)miten bik cheumote imainik ala chekikon kei asikoibe imainik chu.

Olekimindo bandek en korenyon kobo komonut missing amun yon moche chito komin bandek ala yon imoche imin minutik ikonye koitne kimine ak inam item item imparengu item ak itegetyii item imuch item iboishen terta ,eikslan itemen eut imarengug en wikit ange ala wikishen oeg Inyoiketyi item atem bakokaranitak ikanye kityok korobon aenge inyoibalate geringonik ak indeote impolea ak isipen bandek ak itubote sk ijany kityok wikit aenge ala wikishek oeng inyoisemberate bandeguk ak ikany kora yan jakoit suet ala kosir inyoiketyi isember ak ikany kityok koruryo minuti gguk chekemin impar ak iges ala ibainga ibor ala ibir ak ialde ala ikonor en kongug kotaa kobit beit nekararan ialde ak iboishen iyan jasit ne imoche iyaen .

Elen bo komonut ab kinde imparonok kyok yon kakiminda imbolea minutik che kemin en impar kobwone kokoronekitu ak kowalak ala kochokchikei korut ak koruryo asiges gesutik chekororon en minet ab tuguk guk che kemin en impar yon korinde imbolea ko monkeying ko toindoi akee ikonye kityo korut agiges minutiguk kityok chekemin en impar asinyojikei kelchin ala asialde tuguchoton chekebutee en impar iboishen iyan kasit ne imokyini kei.

Kiit nenyone metinyun indoker ichechu obwote olee ichechu ko batainik chekiboe chemokiboe en kaa soiti keboote en taon cheimuch ibai ak inyorchikee chito kelchin en baengung nekebai bainitet, lokuu bataini ak kosheb ak kokeny areek chekerke cheimuch iriib kotakoechekitun ak ibas kotakochanga asialde ak iboishen, asitau ibai batainichu komoche koot nemenye, tukuk cheome ak beek cheyee yoon moche koee beek, chito neboe batainichu konyorching'e kelchin nebo kosich batainik alak chechang cheu ichechu alaan kwalda batainik chekokobai ak kwaleen kiit akee.

Kiwalak baetab kiakik che ng'echirek en kasarta yeking'oit ng'omnotet nebo raa nekeribo nekoo chekoitu alan chekikimutu en bitonin chemotinye koechekitun ak ialde iyaen kasit akee alaan ialen ng'echirek alak, olekiribto ng'echirechu komoche komiten suswek, chumbik ak kebite asimanam mionwokik ak koet asialde inyorchike rabinik.

Kamanutyet ab maragwek ko kararan missing eb kokwet ala en bik chemine maragwek chuton imuch konyorchinen kei chito kelchin kosich rabinik che imuch koboishen kwalen kit nemokyin kei ole kiyoito kasini chito iboishen teretaa eik ala eut imparengung itau ala kometau ak ikany kityok betushek oeng inyoingol kora ak yekakobaitai choton tukul kotar arawet aenge inyoibalate gerugonik i nyoiminatee maragwek guk ak ikany yo tiny itik somok chete ak chuu inyoisember ala ibit chebo timto ak koristo ak iribon kota kotapten inyoibit chebo koristo ak taptet ak ikany kityok kota iges maragwek guk.

Elrn tukaa cheochome ko chemouchu chebo grade chekikinde netui ak ne lel amun tuchotet kobo komonutit ala kororon en baet smun konu cheko chechang che imuch ialde chito ak ialen kit neimoche olekoboito tuchutet boo grade ko kararan mou chu bendode ala chu kikerchin tiritaa kwaget kitekyin kot nerue ak ole ogeten kityok ak keibchi suswek ak marurek chekogingochi miten ole yen bek kora en orit yotet ak oleruen momondo ibure jityok en koo kotor kekei ak koru ak keripe en yotet kebite amanam miondoo ak kimongu kou asitaa che tuten.

Olonetitoi chito olee kiyoito boishoni bo minetab ma erek amwochini olenchini yoon imoe imin maberek chito koyoche icheng keswek cheichome chebo maberek, miten keswek cheterter chebo maberek miten chebiriren cheuu ichechu asikomii chebiriren chemoe kolelach ak komiten chelelach, chekoron mising en maberek ko che biriren che kerkee ak ichechu okere en pichait yuu cheng'emin komotore kasarta neloo alaan motore kasarta netian konam korur akoii lokoek cheome kiam alaan lokoek chekororon ak koiyee chechang vhemasib kobeku en ketit, ak ko moibure kokoekee en yetunet yoon kokosir kitiok chito, yoon kokosir chito alaan yoon kokoet kidogo konaam koi lokoek kosir chelelach chebendi bakai barakiat asikoiye lokoek.

Elen manetai ogeree boishoni ni bo kawek kawek kemine en kaa yuu bik chechang ak kemine en kamaswek che terter en Kenya asikonyorchinen kei kekchin chito nemine tuguchutet kosich rabinik che imuch koboishen en konyinet kawechu kebute ak keib kobaa jambunishek che chobe machanik ala che chobe coffee che kiboshen kondo chaik ala keoldo.

Tuguk che imuch ketesyi olesomonen en sukul ko ngecherok ,kitabushek ak ketes mwalimuekamun en inguni ko chang lakok chebendi sukul mau olikinyen kimakomi laok che kitam kobendi sukul en raini ko kikocham sikik komut lok chwak koba sukul asikonyorchijei kelchin nebo somanet asinyo nyokotoret inendet konomchi eut en kasit netam yoe.

Otindonik che bwochinon metit yan aue mat en bii koatindonik chekibo keny chekibo gugoo ak baba che kitam konetech sigichok kin kotakimengechen koechech ki olikinye ko kitam kilole maat en bii asikeue ak ketone tyongik che imuch kochut koocheu indarok ala komororochik asikorwai ala ketone kora kimafetyet indap imagetyet ko mokonye maat nekakilal en bii asimanyokwam nekoo indap nekoo ko kitam kerotyin bii koruyoso ak tukaa.

Kabiloshek chebo mwanik chekiboishen en kot kochang miten nemii chipis ,nekitile ak nekirongu ne jaran missing konekirongu amun mwaita nekirungu ko kikichop en oret ne kararan missing ne mau mwanik chun iko mwaitaa nekirongu nemi cherkenit ko kararan indap makai konyem bortangung indichoben ingogenik indap alan ichoben ot irukyi ingogenik chekariyo komebel mwaita iburucheni ak iyoen tugul ako maimuch kongem bortangung mau mwaita ne kikulutu ne yoche iboo olal en maa koron kotor kochot ak korur asindai ingogenik che Imoch ichob(puse) mwanik chutet chu kitongu ko kikocham bik missing koboishen ako kikonyorchi kri kelchin bik chebo mwani chutet ako monome bik miondoo nebo mwanik cheki oshen chutet chu kirongu.

Kutinyun ne ongololi ko nebo kipsigis note ne amwoe ale jit ala amwa jomie ne magerkei ak nebo nandiek al tugekek chemwoe kochowise kutuswk chwak nenyunet nebo kipsigis amwoe kou ole uu kit ne kemwoe kou ko getit amwoe ole getit kit netoo olelen ibun olelen ibun mau chun bo nandiek chebore ingiro.

Jutuswek che ongololi ane ko oeng nitet nibo kipsingis ak nebo nandiche ongen ne notet nebo kipsingis ko neomwoe ole anei ongololi alan amwaa kit ne amwae ko kit kou ole u ak nebo nandiek neachawise ala amwoe komach kogerjeit ak nekamwa nebo kipsigis notet nebo kolenjinen kolenji koyon imwoe ele ketun ala wegun tuguk imwoe imwoe en nandiek ilelen iroo ko en kipsigis komii kit kora nekelelen nyon ala korot ko en nandiek kebore ingiro.